Andũ a gĩcigo gĩakwa makũngũagĩra ũũ maambũra ma mwanya. Harĩ gũciarwo, nĩ maceragĩra mũciari mwerũ makamũtwarĩra nguo cia mwana na irio cia kũmũteithĩrĩria acokie hinya ihinda-inĩ rĩu arongithia mwana, nĩ macokaga makamũhe motaro makũrera mwana. Harĩ mohiki, andũ nĩ manyĩtanagĩra andũ a itũra, andũ a kanitha, arata na andũ a bamĩrĩ magakenanĩra na arĩa mareka ũhiki, makina nyĩmbo cia gũkena, makomĩrĩria arĩa meka ũhiki na makamendithĩria wega gũthiĩ na mbere.

Ĩno nĩ nyũmba ya ũgendi ya toro. Nyũmba ĩno nĩ ĩronekana ĩrĩ na mũkana wakaga kũgucĩria thigara kuo, hihi nĩ tondũ wa ũgwati wa mwaki. Ningĩ nĩ ĩronekana ĩrĩ na maĩ ma kũnyua, nĩguo mũgendi rĩrĩa arĩkuo anyota akanyua mo. Nyingĩ, nĩ ĩronekana ĩnagĩtanda kĩmwe kĩrĩa kĩngĩiganĩra mũgendi ũmwe kana agendi erĩ. Ningĩ nyũmba ĩno nĩ ĩronekana ĩrĩ na mũgendi amu nĩ ĩronekana ĩrĩ na iratũ ciake, thogithi ciake, burana yake gĩtanda-inĩ, ningĩ mabuku make ma kwandĩkĩra maũndũ ma bata.

Ĩno nĩ noti ya mbeca cia Kenya ya mũigana wa ngiri ĩmwe harĩ mbeca ciothe cia Kenya noti ya ngiri nĩyo ĩkoragwo ĩkuĩte ũritũ ũrĩa mũnene mũno marĩa niĩ ngerereire ngĩhũthĩra noti ĩno nĩ atĩ noti ĩno nĩ hũthu na nĩ nini wega kwoguo nĩiganagĩra kĩbetinĩ wega na mũndũ ũngĩ ndangĩmenya kĩrĩa ũkuĩte ningĩ nĩgũkorwo noti ĩno nĩyo nĩkuĩte mũigana wa igũrũ mũno wa mbeca ciothe cia Kenya nĩhotaga kũgũra indo nyingĩ na mũndũ ndabataraga gũkua nyingĩ nĩguo ahote kũgũra indo iria arenda.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ rĩrĩa ndona ũũ, nĩ ũrĩa matũũra maitũ makũrĩte. Nyũmba ĩno ĩronekana yakĩtwo na mbeca cia ũkũria wa matũũra cia gĩcigo kĩa ũbunge kĩa Mogotio na nyũmba ĩno yakĩtwo ĩrĩ ya ũtungata kana motungata mathirikari. ĩronekana ya heirwo mbeca ici gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ nginya ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩna. Rĩu andũ aikari a Mogotio nĩ marĩonaga motungata ma thirikari hakuhĩ na o.

Mũirĩtu ũyũ ũrĩ mbica-inĩ ĩno, aronekana akĩũngania mbeca iria aruta karimũ-inĩ gake rĩrĩa akabunja, gĩtũmi gĩakwa gĩa kwenda kũiga mbeca karimũ-inĩ nĩ atĩ, mũndũ nĩahotaga kwĩigĩra gĩcunjĩ kĩnini kĩnini kĩa matigari ma mbeca ciake na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kana rĩrĩa mũndũ etuĩrĩire, nĩ ahotaga kũruta mbeca icio na agacihũthĩra gwĩka kaũndu, gĩtũmi kĩmwe gĩa kũmena ũndũ ũyũ nĩ atĩ mbeca iria tũigaga karimũ-inĩ, nociywo kana karimũ kaiywo kana ningĩ mbeca ici itirĩ maciaro itiongererekaga

Mawoni makwa megiĩ mbara gatagatĩ ka nyamũ cia gĩthaka na arĩmi nĩ ũndũ wa gũthũkia mĩgũnda yao mahana ũũ: aruti a wira a rũhonge rwa kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka nĩmagĩrĩire gwĩkĩrĩra mĩtaratara mĩandandũku ya kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka kuuma gĩthakainĩ na kũingĩra mĩgũndainĩ ya arĩmi. Ningĩ, arĩmi nĩ magĩrĩrĩire gwĩkĩrĩrwo mĩhaka ya kũgitĩra onao kuuma mĩgũnda-inĩ yayo na kũingĩra mĩgũnda-inĩ kana rũhonge-inĩ rwa nyamũ cia gĩthaka.

Ũyũ nĩ ũtungata wa mbeca harĩ motungata marĩa mangĩ maheyanagwo nĩ mũtambo wa mbeca wa Mpesa, ũtungata ũyũ ũteithagĩrĩria agũri a indo kũgũra indo ciao hatarĩ na nyongerera ya marihi maigũrũ naguo ũgateithĩrĩria endia a indo kwamũkĩra mbeca cia indo irĩa mendetie hatarĩ na nyongerera ya marĩhi maigũrũ. Mũtambo ũyũ nĩ ũtethagĩrĩa agũri a indo arĩa matakuaga mbeca bari bari, nĩ amu mbeca ciĩ Mpesa nĩcikoragwo na ũgitĩri wa kĩrathi kĩa igũrũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ũyũ ũronekana arĩ ũrugũria, wa mũtambo wa thimũ, wa kũheana ngombo kuma bengi-inĩ ya Standard Chartered. Mũtambo ũyũ ũretwo SC JUZA na ũrĩteithagĩrĩria amemba a bengi ya standard chartered kuoya ngombo cia na ihenya kũgerera thimũ-inĩ ciao. Mũtambo-inĩ uyũ, amemba a bengi ya standard chartered nĩ marĩonaga ngombo iria moete na ihinda rĩrĩa magĩrĩire kũrĩha narĩo hatarĩ bata wa gũtinda magĩthiĩ bengi.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha aya nĩ anake a rũrĩrĩ rwa ũkabi arĩa marathaka ndaci yao ya ũndũire, anake aya nĩ maroneka gũkenerera ũndũ ũyũ. Ndaci ĩno nĩ mamĩthakaga kaingĩ rĩrĩa marĩ na magongona mao ma bata ta irua, mohiki, gũkũngũĩra gũciarwo kwa mwana na maũndũ mangĩ maingĩ. Ningĩ nĩmathakaga ndaci ĩno rĩrĩa marenda gũkenia agendi a kuma gũkũ bũrũri -inĩ ona ningĩ agendi a kuma nja wa bũrũri.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciriainĩ rĩrĩa ndona ũũ nĩ ũrĩa motungata wa thirikari makũhĩrĩirie mũingĩ, ndũmĩrĩri ĩno ĩtũmĩtwo kũrĩ thirikari ya Kenya nginya nyũmbainĩ na ĩratarĩria atĩ thirikari nĩhingũrĩte mũtambo wa Ecitizen kũrĩa marĩhi marĩa andũ arĩa maheagwo mbeca cia ũkũria wa mũingĩ marĩrĩhagwo kũgererera mũtambo wa Mpesa oho mwandĩki mũnene rũhongeinĩ rwa ũtungata wa mũingĩ akoria andũ othe arĩa maheagwo mbeca ici mahote kũhingũra na kwandĩkithia raini ciao cia Safaricom nĩguo makamũkĩra mbeca ici.

Ũndũ ũrĩa ũronekana haha nĩ makinya ma kwĩyandĩkithia rũhonge -inĩ rwa kwamũkĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ bũrũri -inĩ wa Kenya rwa SHA, makinya mũgwanja nĩmo marahũthĩka kwĩyandĩkithia, ikinya rĩa mbere nĩgũthiĩ thimũ-inĩ na kwandĩka njata ĩmwe inya mũgwanja hash, ikinya rĩa kerĩ nĩ kwandĩka namba ya kĩbandĩ na gũtũma ikinya rĩa gatatũ nĩ gwĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere kana kũrega, ikinya rĩa kana nĩ gwĩkĩra namba ya thiri ta kũhingũraga mũtambo ũyũ, ikinya rĩa gatano nĩ gũthura kana mũndũ nĩ mwandĩke kana nĩwe wĩyandĩkĩte kana ti mwandĩke, ikinya rĩa gatandatũ nĩ gũthura kana mũndũ nĩ mũhiku kana ti mũhiku kana nĩ matiganĩte kana nĩ mũkuĩre ikinya rĩa mũgwanja na nĩrĩo rĩa mũico nĩ gũthura kana mũndũ arĩ na wathe, warĩkia kwandĩka ũguo ũgatũma nayo ndũmĩrĩri kuma mũtambo-inĩ wa SHA ĩgoka thimũ-inĩ.

Ũrĩa ndĩreciria ndona ũũ nĩ atĩ, ũyũ nĩ ũrĩmi wa gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ mũthemba wa gĩtũngũrũ gĩtagwo gĩtũngũrũ gĩtune, gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ kĩroneka kĩhandĩtwo mũgũnda-inĩ mũnene mũno, na nĩ kĩroneka nĩ gĩkũrũ na gĩgakinyĩrĩria ihinda rĩakĩo rĩa kũgetha. Mũrĩmi kana arĩmi a gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ maronekana nĩ mekũgetha gĩtũngũrũ gĩkĩ ica ikuhĩ, na mahote gũkĩendia thoko-inĩ cia gũkũ bũrũri wa Kenya, na mahote kwĩonera mbeca cia gwĩkũria ho o na kũhanda gĩtũngũrũ kĩngĩ.

Kiumia gĩkĩ gũtitangathitwo mũcemanio kana mĩcemanio o yothe ya kĩ-ũteti, no mogarũrũku marĩa niĩ nyonete nĩ ciũngano cia kĩ-ũteti ica ikuhĩ nĩ atĩ, atongoria nĩ maroneka kũgayũkania mũingĩ wa Kenya, naguo mũingĩ wa Kenya, nĩ ũroneka kwenderera mwena ũmwe wa thirikari, kũringanithia na mwena ũria ũngĩ, koguo mĩcemanio-inĩ ya kĩ-ũteti, nĩ kũronekana wendo, na rĩngĩ gũkonekana andũ matarakenerera ateti amwe, kũringana na mwena ũrĩa maranyitĩra wa thirikari.

Ũhũthĩri wa mũtambo wa eCitizen kũrĩha marĩhi ma cukuru, niĩ ndirona ta gũgũteithia aciari, nĩ mathĩna maingĩ mũno mekwĩyumĩria, ũmwe wamo nĩ atĩ, aciari arĩa matoĩ kũhũthĩra mũtambo ũyũ nĩ megũkorwo na mĩtangĩko mĩingĩ mũno, na me ũgwatiinĩ wa gũtunywo mbeca ciao. Ningĩ aciari arĩa matoĩ kũrĩha kana kũrora kana mbeca ciao nĩ ciathiĩ na kũruta rithiti, nĩ marĩgĩaga na ũritũ mũnene mũno, mbeca ici nĩ ĩrĩoyaga ihinda ĩnene mũno gũkinyĩra macukuru, na ciana nĩ ĩrĩthĩnĩkaga mũno rĩrĩa ciĩ cukuru, kamũira thirikari ĩrekereirie mbeca ici.

Mbica ĩno ĩronania mũndũ ũroywo irore nĩgetha ahote kwĩandĩkithia ta mũikia wa kũra bũrũri-inĩ wa Kenya. Ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno harĩ aikari othe a bũrũri wa Kenya arĩa makinyĩte mĩaka ikũmi na ĩnana tondũ gatiba nĩitĩkĩrĩtie andũ othe aũkũrũ wa mĩaka ĩkũmi na ĩnana kwĩandĩkithia aikia a kura bũrũri-inĩ rĩrĩa mwaka wa gĩthurano wakinya magatuĩka a gũthura atongoria arĩa mangĩenda mamatongorie kwa kahinda ka mĩaka ĩtano.

Mbica ĩno ĩronania itangatho kuma rũhonge-inĩ rwa kĩbũrũri rwa ũkui wa mũingĩ. Mbica ĩno ĩronania kandi ĩrĩa njerũ ĩrutĩtwo nĩ rũhonge rũrũ ya gwĩtĩkĩria matereba gũkua bũrũri-inĩ wa Kenya. Igacoka ĩkonania, nĩ tumĩte harĩ kũhũthĩra tũbuku tũrĩa twa tene, tũria twakoragwo tũri twa matereba na rĩu marahũthĩra kandi ĩno njerũ. Kandi ĩno nĩ ĩrutanaga ndũmĩrĩri yothe ĩgiĩ ndereba, mĩaka yake, na ngari iria agĩrĩirwo gũkorwo agĩtwarithia.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, haronekana harĩ na mbica ya ũkũngũĩri wa mweri a arĩhi othe a igoti a kenya. Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona mũtumia ũrarekereria ndũmĩrĩri ĩgíiĩ igoti kana ũrĩhi wa igoti bũrũri-inĩ wa Kenya, na hihi ahana ta aratarĩria ũrĩa thirikari ya Kenya yũnganagia magoti, nĩa magĩrĩirwo nĩgũkorũo makĩrĩha magoti na nĩa matagĩrĩirwo nĩgũkorwo makĩrĩha magoti, na hihi magoti maya monganio-rĩ mahũthagĩrwo atĩa thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ũũ nĩ atĩ, motungata ma bũrũri wa Kenya nĩ mathiĩte magacĩrĩte o ihinda o ihinda. Ndũmĩrĩrĩ ĩno ironekana ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa ũgitĩri wa nyamũ cia gĩthaka wa Kenya, na maroria atĩrĩ, kana hihi ũtarĩ na mbeca baribari, no wamũkĩre motungata mao, na makauga ĩ, ũngĩbatara ũtungata wothe wa kuma rũhonge rwa kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka rwa Kenya, no ũhote kũrĩhĩra ũkĩhũthĩra kandi cia bengi kana ũkĩhũthĩra mũtambo wa M-Pesa.

Mĩthemba ya irio irĩa niĩngũragia nĩ ta mbembe, mboco, waru, marigũ, marenge, nduma na ngwacĩ. Ici ndĩcikũragia ci rĩ cia kũrĩa mũciĩ o na ningĩ cia kũendia nĩgetha tũkona mbeca cia mahũthiro mangĩ ma mũciĩ o mũthenya o mũthenya. Ningĩ nĩngũragia mĩthemba ngũrani ya nyeni ta thũkũma, kabici na terere. O ho nĩngũragia indo ta gĩtũngũrũ, nyanya, ndania na karati. Ici tũkũragia cirĩ cia kũhũthĩra kana kũruga muciĩ tu.

Gatagatĩ ka mbunge ya kĩbũrũri na mbunge ya Senate, niĩ ndĩreciria mbunge ya kĩbũrũri, nĩyo ĩkuruhanaga mũno na ũthii wa nambere wa mũingĩ nĩ ũndũ wa itũmi ici, mbunge ya kĩbũrũri nĩyo ĩthondekaga mawatho ma gwaka bũrũri, ningĩ ambunge arĩa makoragwo mbungeinĩ ya kĩbũrũri, nĩo makoragwo marũgamĩrĩire icigo ciothe cia ũmbunge cia bũrũri, na nĩo magayagĩrwo gĩcunjĩ kĩa mbeca cia ũkũria wa matũũra, magaka macukuru, magaka mathibitarĩ na magathondeka mabara.